Amitwagik chetesei rurunetab ingokaik ab panyek, ko kepai keko hi amitwagik che kialedoi eng tukoshek chenoatin ko feeds kiboen anyun ak keker kele kanyor bek cheyomatin. Kinagoi bek eng kasarta age tugul akenokoi kerichek. Miten kerichek chekerutchin , miten kerichek che kisachin kutit kora , sikobit komanam mianwogik.

Oratinwek choboishien oyuumi mainik en ngokenik che letoo mainik i,omuche anai ole saisiek ochon che loogu ingokyeet. Agere anyun otokyii saisiechotet i ton kokolog ingokyeet aib maayat. Oretage ko amuche aboishien ingoriet nenyigis anan ko neluslus neimuch komangeem mainichotet acherunoten ak ondee kit neu indoor anan ko baskeetit. Ak ko ko ingokyeet nelogu kora konon moistoge yon kakolog, amuche awoo yotet ole koloogunen ak koruen akosibteei kityook kwo tabaan anan awastee kiten ak acheruu maayat mutyoo ak ageer ale mangeemak mayaandanotet.

Kit neogere yon amoche sabai ingokaik agere korong alemiten ele nyon kotebeen ingokenichotet. Ko kit netai neoyoe ko ateche kot nebo ingokenik nekikuuren kap ingoken. Kit age neogere konyoolu komiten amitwoogik ab ingogenik ,nyolu anai ole anyooru ndoi ano amitwoogik ab ingokenik chenyon kwome ingokenichotet. Kitage kora neogere kora konyolu ageer ale miten beek chenyoon koyee ingokeni. Nyolu ogeer kora ole olekotekyii got ko olekararan olemakaitit missing ele mitten burgeiyet nekararan

Kiboishen siratik en kabingoken sikoburkeit ingoneik kindo anyun tukuchotet kotobon ngweny en kabingoken nenotet kokochin burkeiyet ing'okenik mising ak chome temik olewoo cheboe ing'okenik koboishen.

Oret neosibii sikobiit kobiit tililindoo Nebo kapingogen ko abuuchi kila, yon kokomongon ingogenik anan koyon korooyootu ingogenik agere ale kobuch kila astee tuguuk ab ingogenik. Agere ole momiten bek cheyoe yotet ko kaititit, ak maiser ingigenik beek. Ak acheng kit neyoomen ingogenik amitwogik, ak onde kora kit nekiyeen beek kitabek simabaa beek sikowech awech yotet anan koib muriindo.

Kit neyoe ingogenik koyaam mainik chekologu en etkai tugul, anan en missing anan koyon motinye tuguuk che kikuuren nutrients en bortoo chenootin koboo, calcium. Koyoon kakoroor tuguchotet en bortoo konome konyoru kokose kotakiam mainik chotet chekologuu. Kitage komuch kwam kora kosiibge ak kityok yon kabit ajali komi mainik chekoyesoo komuch kuam. Kitage kora neyoe komara yon kikonaita kwam mainik kobore kityok loguu kwam maayat, yanii kikoik atabet nekikonaitaa konoote neyoe kwam mainik en kila ak kila.

Oratinwek chekiboen ingogenik sikotesak en yetunet ak logunetab mainik kikochin amitwoogiik en kila ak kila. Kigeere kele kenyooor amitwogik ingongetoos asubuhi ako to komiten amitwoogik chemiten akoi koit langat, ak en kwenetab betut kinoogoo beek, nyolu kegeer kele kakinagaa beek en Sait agetugul kora ingogogenik. Kitage kora netese logonetab mainik ko kinagaa kerichek anan kisoochi kerichek che nyolu chetesyiin calcium sikobiit koloog mainik ingogenik

Gorikab ingogenik chekororon ak cheribe ingogenik komaam tiongiik chekekuren kipung'pung'usiek anan ko matkobaar koriistoo ko gorik chekikitech kabisa ko kororonekitun ,Nyolu kitogosuu ak kechoobchii kurgootik chekororon chekeroksei. Ak kesilen olantugul olemomi oletot komandaen anan kochuut koristoo

Yon acgengee ingogenik ak amoche anyoor ingogenik chekororon, ko kit neoyoe ateben neoldewoon ingigenik, ateben angot ko ingogenik chotet ko kikechanchan, yeityoo anyun ateben angot ko ingogenik ab gaa anan ko ingogenik chebo benyeek. Yoche anai yotet missing komamuutu ingogenik si anai ngot konyoon kotesoksei anan nyolu anyan okochi kerichek ichek chebo banyeek c kosiir chepo gaa. Oretage neomuche anai angot koraran ingokyet kora amuche anaam ak asaisach, ko kot ko kousus anoe ale makararan ingokyaan notet yon motindoo kiloisiek, ko kotkonyogis kotinye kiloisiek ko oretage neonoen ale kararan ingokyeet. Kit neotebe kora ko yon agere alee kokoyeet ingokyeet atebe angot ko kikoloogu anan kotogii kikoshebe ,ko kotkokiloogu anan ko kikosheebe ko oretage neonoen ole karararan ingokyaanotet

Oret neoriben koitosiek anan kotesak ingogenikyuk ko ageere ale yon kolog ingokenik akochi kosheebsoo. Akoinii kosheebsoo anyun sikobiit kogeny arek ko en yotet kotesoksei koitosiek ab ingogenik. Kitage kora neoyoe ko ageere ale kanyoorchigei kerichek chemokyingei ingogenik ak amitwoogiik ak beek sikobiit kotesak ak koloog amor kobeek ingokenikchuk anan konaam mionwoogiik. Tililindo en kapingogen agere ale kakinyoor en Sait agetugul anan ko en etkai tugul. Abuchi kap ingogen astoi murindo nemiten yootet ak agere ale makiseer amitwoogik ak yon kabaa amitwoogiik ko abuche ak ageer ale miten beek chetililen kapingogen ak komuch konyoorchigei ingigenik en kasarta nekamach.

Kit neboo komonut sikomagat ketoi kobotisietab ingogenik I,KO kararan yon mi ingogenik. Ak toretii book en etkai tugul, much koaldaa chito ingogenik anan ko aldaa mainik yon miiten mainik koen yutet ko kakotoret reminder anan kipkosobei nekibai ingogenik. Oretage kora netoreten biik ko yon kabai chito ingogenik chebo banyeek I,komuch koaldaa koaldechii biik cheoldoo banyek koenyoton kokanyorunen kelchiin boindetab ingogenik.

Kit netos amwochi temindetab ingogenik, akobo miondoo anetii Konai komonutietab kikochi ingogenik kerichek chon alak sanasana ko kechanchan ak kisoochi chenyolu kisoochi kutuswek. Atingyini alenyini kerichek chotet kotoretii ingogenik en etkai tugul simanaam mionwogik cheituu nenaat missing ko amaldaa. Kitage kora neonetee ko alenyiini nyolu kobai ingogenik en sait agetugul ako nakaa beek sikobiit konyoor tililido ak chametabgee nebo bortanywan koen yotoon kimuche keter meosiekab ingogenik.

Kit ne tos amwachi temik anan boik cheboei ngokenik, sikoter mianwogik cheitu chenoatin ko amalda netorei ngokenik, alenjini kochanjan ngokenik kwai en atkan tugul. Koker kole kanyor kerchek chemakchingei en atkan tukul. Chon kisachini akot kutit anan ko konda. yon kakokoi anyun komuch koter mianwagik che chotet koibu meoshekab ngokenik.

Ayumii kila betut mainik cheloguu ingogenik chekiabai, loguu koma kila betut kobaten itwoldoen betut, eleo koloogu kila betut ko ayumii en kila ak abaaldee ak yeoldoitoi ko ayumii konyii trait ak aalde. Miten alinde niolwon en beit nekararan

Ayoni ale ingokaik chebendati konamin miando mising kosir ingokenik chekakiker ak koteben olda agenge. ngokenik chebendotiko nyumnyum kotuiyo ak ingokenik alak cheimuch kotindai miando ak en yotet komuchei konamta mionotet ingokenik chebenditei. kit age kora. neyaei ngokenik chebendotei sikobit konam miondo ko ni notet kobendotei ako chututei, imuch akot kochut ole mur ko en yotet komu h konyor mionwagik che kata kiistaengei yan kakiker

Ngokenik chebobatainikak chebo chepokitkit, koter boenywai. Ngikenik cheb batainik ak chebo chepokitkit koter baenywai mising, kosupkei ak ichek komachei koam tiong'ik chemengech che naatin kokanyitonik sanasana. Ko ole aboitoi, aboitoi agere ale kanyor yemitei tiong'ik chotet asikobit koam. Ak abaen amitwagik kwai chekikichopchi sigeboen. Ak aribe anyu simabendat. Agere simabendat kosupkei ne nvot ko bendat komuch kobetyo.

Kelchen nenyorchingei baetab ingokenik, chito anan temindet nekabai ingokenik eng atkai tukuk. Kelchinet notok ko nealdoi maainik yon kakolog ingokenik akomuch kotoretengei eng tukuk makchingei kila betut. Kit age ne toreten kora konam ingokaik chebo panyek komuch koaldechin pik chealdoi panyek anan ko otelishek. Ko yok anyu konyorchingei boindetab ingokenik.

Mionwogiik chenootin missing chebo ingogenik, konenaat missing nebore ingokenik kochokchiin konebo amaldaa. Nengwokochut mionotet, konome komiondoos ingogenik, akomoche okot kokochigei myoonotet ingogenik. Yaani imuch konamdager ingigenik mionotet bo amaldaa, netogu kochoorirenii ingokyeet ak imuch okot kwo kotkobaar. Akonam koger konyeek ingokyeet, anan kobirtoo meet. Oret nekiteren mionitok, anan olekinyoitoi, kitere kechonchoni ingokyeet en kila arawek somok. Kobotoitoi arawek somoku ichanchan kokeny, komuch koter mionotok bo amaldaa. Ak yon, kokochut mionitok kora komiten kerichek, chekinyoen ingokyet chekioldotee en tukosiek, chenootin kikochin ingokyet kechulchin ak kinagaa. Anan much iboishien kerichek, chotet chepo kipgaa chenaat ko tang'oorotwet, iteitechii ak inaktee ak beek komuch kotoret.

Tuguuk chebo kotunisiet, chemokootin kisib en kokwenyun I,konyolu yomoe chito sikotinis, kowendi anan kibendii koito komboot mureret keyai koito. Ak yekokikochi anyun chomchinet en kombot mureret werit, neimutu kwonyotet anan mureretnotet, kepangan anyun akobo betut ab kotunisiet. Nenyolu komiten biik chekekuuren baorinik i,yon bendi kobokosirchingee certificate inotet Bo kotunisiet. Yekakeyai anyun kotunisiet kecher bichotet kobuur en kalyet, kingololchin kele nyolu kotebii ak atebet nekararan asikobiit kotestai familia nenywan.

Ole kiriptoo anyun kisiet ab chito neboishenchin serkalii, keribee anyun kegere kisiibi atebenyiiin I,nyolu chito nekokochut serkalit koik chito nekonyiitot ako netindoi atebet nekaran. Monyolu kenyoorchin atebosiek cheyaachen. Ak nyolu kobois, sikobiit koik koboorutiet en wananchi anan biik chebo kawaida, mengiik chebo emet.

Yon komii rabinik chekotelelchini oko konyolu kiyookto kobaa uyaan i.Ko kit neoyoe anyun I,ko atelelii ak amwochii bik amine sikaikmatakomugaak kiyookyii bik rabinichotet, en oret nenyolunot, Aminginegei kabisa ak asom nyoetab gaat, yeityoo anyun atyeem ager oleimuch kenyorundoo rabinik chotet asikobiit kiyooktoo kobaa olekonyolu kiyoktechii. Kit neisibu ko agere ale kokiipchi hatua biik chekoiyoktoi rabinik en oret nemakararan, nyolu sikoibit koik kanetet en bik kole monyolu ewech awech rabinik I,kibendii anyun kikochin birutiet bichotet

Koami I ayoe kasiit en benkit, akonyoo chito komoche besendan rabinik.ko kit neoyoe korong netai ko akochini makuutik chenyoolu kotindo chito asikobiit kikochii chepkondok chotoon. Asomonyini anyun alenyii nyolu kotindoi kipandet i,kitage kora nenyoolu amwochi amwochi alenyiini nyolu komiten mpesa statement nenyinet. Kit neisubu angot ko rabinik chechang amwochini alenyini much kebee bokoi the konyinet, keger kit neu gaa, akongot kotindoi tuguk chekikobai cheu tugaa. Anan kotindo ingogenik, yeityoo anyun i,atingyin anet alenyii nyolu komiten biik chekisiir chekekuuren guarantors. Cheindowendii kot kouit komalipan besendo nii, koimuch komiten biik chekisibi koliponyii. Ak amwochi anyun olenyii nyolu kora kondee sein inedet i,komakityokyi rabinichutet, akoyosho kole ite koib rabinichotet, kowek ak kolipan kou elenyoolu.

Kiranetgei missing you ichengee boishiet en serkalii, konyoolu itindoi kit nekikuur en connections anan ingen bik chechang. Ako makonyumnyum sikuhisi anan betusiechu kenyoor kasit yon mengen chii. Kikonaigei biik missing ak toretigei bik koulengendokei. Kitagr nekiranetgei ko kikoboishien bik missing kit nekikuuren asoyaa, nengot kometindoi rabinik komanyumnyum okot inyooru boishiet en serkali. Kitage kora nekiranetgei ko kikosomoso bik eleo, ak tindo eleo kartasisiek ab somanet, koen yotet komiten kit nekekuuren competitions nekesindonigei ak moroisi kenyoor kasit en serkalit.

Nyon kobiir kastomayaat kotebe, teebutik akobo accounts chechwaket ,ko kit netai agere. Nyoluu oker korong ole chito nekobirwon Iman ko netindoi account en benkit neoyoen kasit. Kit neisibu anyun atebeen, tebutik akobo akoun inotet alenyii kin koyoote ko kii ou, anan ngot komitem kit nekokoutien, kimuche anyun kewal okot. Kit nekikuuren kitaab ung'utiet anan password nekiyooten akoun inotet. Missing atingyiini chito olenyiini, mie komye inendet boko benkii en chichok, sikobiit ketatuan taabut anan tebutiik chetindoi sikomwowon kot komiten taabut nekokonyoor, akotoret akane kou elongendee. Kosiikobosok ngalekab chorset alenyiini konyoon bokoi benkii

Ibuch koboishien biik Che Solomon anan chetindoi kewelutiet Nebo kesweita, muswoknotet ab kasari. Kosiibge ak nekikoit betusiechu cheimuch okot kongololchi bichotet, chekikichob kabisa en oret neimuch koboishien bik sauti. Imuch kongololsechii ingunon, chito kolenyii chil ele kile alan ingetoretiin kechil ele kile, Kotor konoe chito elekakichil en ngalekab muswoknotet anan ngalekab soet

Oret anan tuguk chemokootin Yoon itilee chito kipandet en kenyaa, ko kisiibi oratinwek cheisibu. Korong netai, konyoolu inai ile onoo oleketildoen kipandet, anan ofisit notet nekitildoen kipandet konyoolu inai elemiten. Ak en missing komiten en commissioner office nemitem en countii. Nyolu anyu itindoi kartasisiek chemokotin cheu kartasisiek ab sigisiet, nyolu Kora itindo kartasitab sigunet nenotet kekuren, baptism certificate, school leaving certificates ak notification nebo sigisiet, nyolu kora itindoi baruet koyoob chief anan ko assistant chief. Ak itindoi kora kipandook chebo sigiik, nyolu anyun Intuit fominotet nekitiemen, inyooru kipandet. Ak yon karinyiit i,kelenyiin anyun nyolu ikoite siok, ichil siok, akibir pichait nebo passport nebo togoch ineken. Ak yon korikoitei tuguchotet tugul, konyolu ikoitei katarsii nekarinyiit ak ilipan rabinik chotet chekimokyingei .Ak yeityoo anyun ikany kasartaa kemwoun en huduma senta, kele nyon iib kipandengung.

Ki en keny yon kokobet roptaa missing, kokimiten oratinwek chekikuur en roptaa, oret agenge nekinaayat kokikinome bik chekoyosekitun, anan boisiek ak chepyoosok akobo tabandab ainet. Ak koyai tumdoo kipsigis, nenotet kokibendii kityook bik cheyoosen, akonaam kokutuny, ak konaam koguur cheptolel, anan Asis kosom ropta. Yon kakeyaianyun ikorotet neboosiri anan Nebo ung'oot, nemoingen okot bik chemengechen, kesaa anyun ak kiyaan kele nyoone ropta ak kinyoonen Iman ropta.

Yon kakochuchukan rabinikyuk chekikanoor, anan savings amotindoi naet, anan ng'omnotet agetul akobo amune sikaikochuchukag, ko kit neoyoe awendii bookoi benkit notet nekiakonooren, rabink. Awendii ak abonyooru kastoma kea nebo benkinotet, ak atebseen amune sikai kokikochuchukag rabinikyuk. Sikokwororuon angot komiten rabinik cheketile yon kakonoor i,anan kotos nee neyome rabinikyuk. Atebe kiy agetugul neomuchi ateeb kotogoor akweksei ko karanai amine sikaikobosootin rabinikyuk kosir oleabwotitoi.

Yon kakisiran kasiit anetbik akobo corset nekikotestai, kasari. Nekikoromit missing en betusiechu, ko anete bik alenyini nyolu kobur kitebi nengoom. Nengebirchii simoit, komonyolu koyoktoo rabinik en simoit komanai kole itokyechin ngoo. Monyolu kora kokoitooi pin chechwak, chebo mpesa, ak monyolu kora ingebirchi akelenyi aa anum, konyolu konai kole kochichotet nekosome rabinik simakichoren rabinik en simet.

Akochi ngomnotet chitab kokwenyun alenyiini yon kabaa safari anan ko kolany garit anan koibotee mosikeet. Konyolu kotemii nengoom anan kobuur ko bik chechigilootin, nyolu kopangaan tuguukchwak simobetyoo en garit anan siyon kait garit, komot kochokchigei Kotor koutyeen tuguchotet. Aneti missing alenyii kotebii koik bik chechigilootin i,akoboor koik bik chekikoomandaa chemometote mosigosiekchwak. Anan kochemaimuch okot kichulidoen en oret. Kitage kora neomwochini yon kamanda alenyiini yon mongen kole reguu onoo konyoolu kosiib komwoii indereva sikinaisii amat kobuur koik bik chenyookoren.

Ole akanyititioi biik cheechen eng kokwet, abure ak atebet nekararan eng sait age tugul. Akanyiti kabisa icheket ak akase kit ne mwaei. Anyorune yotok kanetishet ak akaset tukuk cheitikona biik ab kokwenyu cheechen. Abur aegu netinyei atebet nekararan ak aiste tukuk cheyachen, ak anam anyun abur ak atebet negaran. Matinyegei ak tukuk chesamisen cheu maiwek anan ko chorset. Oret age neakonyiten, ko yomiten kasit kokwet awendi ayae keyae tugul kipagenge. Aegu nekasei it ak ayai kou ole nyoluak ole. mwoitoi bichotet cheechen eng kokwet.

Yon owendi oyote olokonoren rabinik anan account nenyunet en benki, ko kiit neyoche otinyee korong koyoche otindoi kipandet anan id, yoche kora otindoi KRA sikobiit anyoru chomchinet akonor rabinikyuk en benkinotet, yoche kora amwaita olee amuche akonor rabinik chetian anan kiasi netyan en account inotet.

Oratinwek alak chebo kotunisiet cheongeen en kenyaa, ko notet nekiyooe en kanisa. Nekiyoe igortoo en kanisa kiyooe note nebo tililindoo, en kanisa komiten biik kanisa ak komiten sigiik ak kite noteet kotilil. Oretage nongeen nebo kotunisiet konekibendii chotet cheitunigee ofisi nebo kap Dc,much kobaa icheket anan imuch kobaa ak baorinik. Yeitee yotet kondee sein marriage certificate nenywaanet. Miten kora oretage nebo kipgaa anan kienyeji neyoa chito, imuch kot ko chito koneboo kalenjin komiten, ng'atutik chotet chebo kalenjiin chekeyoe igortoo, tumdoo Nebo kipsigis ak keyochii biik kotunisiet.

Yon omoche acher rabisiek koyoob mpesa ko kit neoyoe awendii bokoi mpesa inotet ak awe anyun elekikuuren withdraw cash. Achil ingunon ole amoche acher rabisiek che tianaa, akondechi nambait nebo mpesa inotet nocherunen rabinik. Yon korondee anyun ATM mamba ondoi kit nekikuren store namba. Store namba ingunoon kekonon en mpesa nocherunen rabinik, yekorondee anyun ondee nambainyuun Nebo ung'oot nebo mpesa, nenaat ko mpesa pin. Ak achilchii ayonyii Okey, koyon en yotet kocherugee rabinik ak kegoonon en mpesa nekocheruneen.

Yon konyooru taabu en account nenyuunet ak mochomwoon achut, ko kit neoyoe netai akere account nenyunet ak abirchi simoit benkit note anan kastomakea nebo benkinotet, amwochii alenyii kakogerak laininyun. Sikomwoon kit neisibu kot awendii bokoi benkiit ak kipandet, anan much kotoreton en yotet

Tindo kastomayat tabut Nebo account nenyiinet, ak maimuch koiboishien nambainyiin Nebo ung'oot nenotok konast ko pin. Kit neomwochini olenyiini kowal pin nebo account nenyinet, ak yon kakoyonchii reset pin anyun, koyoche kotindoi nambaisiek chebo kipandet. Amun nambaisiek ab kipandet chotet chemookotin asikobiit koyonuun iwaal nambait notet neboo ung'oot. Ak yekokondee anyuun nambait notet otoret olenyiin nee neisibu asikobiit kowek account nenyiin.

Yon kakonai kastomaayat kole kakochut chorset chito, ko kit nenyolu konai anyun komoche kopcheita komwa nambainyin nebo siri nenaat koo mpesa pin. Moyoche kongaany notet ak nyolu konochi gei ineken kityok. Kitingyiin kabisa kinete kelenyin moyoche koyoktoo rabinik kegere mpesa nenyinet anan ko yon kokibirchi simoit kityok kelenyii koyok rabinik. Koyoktoo, nyolu kochigil angot ko chito neiyokyiin rabinik ko nenotet nekoyoche koyokyii rabinik.

Yon kobiruon kastooma akolenyooon moboishie benkit, netindoi en simet nenaat ko app nebo simoit. Neimuch kondeen chito chepkondook, anan komonoren rabinik. Kokit neomwochini netai alenyini ko updaten koroyoitet, anan ko koleliit kocher age. Kit neisibu ko yon motokochobok olenyiink, inendet kwo bokoi the main bank nekikonooren chepkondook chotet asikomuch kotoretook inendet en chichok.

Yon otinyee chito nekerwon amitwogik cheome, agere ko kararam missing akobo komonut .Kosiibge ak neibe kasartanyiin kochob amitwogikchotet ako koger inendet kole kokichob amitwogiik cheititoon. Kararan missing amun amuche anyoor amitwogik chekororon chetindoi kiy agetugul nemakaat en bortoo. Agere kotoretoon noton asob kosiibge ak neonyooru kiy agetugul nemokyin bortoo ak anyooru chametabgee nebo bortoo

Kabwatet ak kerenyun akobo keisto yatitaetab tibiik mising' ko eng' bororiet masaek ak kalenjin ko akere ko kikomach anan kikimukta notet ak tikomiten biik chetikoyoei kora yatitaetab tibiik kobororien anyon bororiet kalenjin mising' koisto notet ak nebo masaek angandan tomo koekeatokei tikomi biik chetakoung'jingei kokikobosok mising' yatitaetab tibiik eng' bororioshechu kikinet biik kelenjin makararan nitet nekeyotitoi chepto anan lakwet ne chepto kiyotitoi ko kakitil inendet kepeperwek chik chebo ng'weny ko kikinet biik kelech mamie nototet ak muuch koib asenet en sobetab chepto age tugul kokikinet biik anyun koistoengei atepet notet nekeyotitoi tibiik

Yon komi tuguuk chekoyokyiini kastomayat yeityoo anyun kobiruon kolenyoon tomo komuch konyoor tuguchotet, koyoche aarorchi olenyii nee kit nekotestai sitomotokyii tuguchotet. Anan koyon koroyokyii ak tomo koityoo inendet. Ko kit neoyoe koosibi ole kobenditaa anoo tugukchutot ak amune sikai kotomo konyoor kastomayandaanoton. Yeityoo anyone awekyii gee abirchi inendet alenyii mot kosich anyun arokenet agetugul kosiibge ak neogere anan ayoe kit agetugul kot ager alekonyoor tuguchotet chekomoe kastomayandanoton

Yon kowe tuget aching kit, koyon karait tuget atebseen notet nemii tuget. Angot komi tuguchotet, atebseen alei tindo tuguchotet chekoboe chetian anan ko kot koyome kokonon chekomoche tuguchotet. Ateben anyun beisiek ab tuguchoton ak kekonoon.

Yon kaal tuguk en simoit akotomo koitwan, ko kit neoyoe abirchini nekooldewon tuguchotet. Ak atebseen anyun angot ko kakoyook tuguchotet, akongot kakoyook tuguchotet ,atebseen koteb amune sikai kotomo koityoon tuguchotet. Anoisie ak alonyiin kojaribunan anan kobirchigei kot kogeer kole kaitwan tuguk chotet chekaraalen inendet.

Yon monyoor kastoma email akobo tuguuk chekoal i,ko oret neisibu ko abirchini simoit, amwochini inendet alenyii koroyoktee tuguchotet chekomokyingei ak amwochi oret neimuch konyoorunen tuguchotet. Aarorchini missing kot kokuyoo inendet.

Ayooni ole achome tuguuk cheoldooi, ayooni amun kiroger kororonindoo netindoi tuguuchotet. Ak kironyoorunen kelchin missing tuguchotet, cheoldoi. Kiroboiboenyii amun akonyo chito akoal tuguuk kobokoi koityii chito tuguchoton kaal. Kitage neochomen ko beisiekchwak ko kororon, makali missing ak momi ngwony. Notet anyun onyorunen ak okwek kelchin, ak aboboinyini notet. Kiondei beit, neimuch konyoor chitugul mkulima, nebo kawaida. Kitage neochomen tuguuk cheoldoi ko kororon ak tindo quality nemi barak missing. Mosiib koyochekitun ak kororon missing, tindo chobet nekikichob kabisa en kororonindo nemi barak.

Yon kaal TV ako ng'emak ko kakobek kenyisiek oeng, ko kit neoyoe abirtoi simoit amwaite en olekioleen, ngamun mitten nambait risit. Anome anyun risit ak aib koba yoton, yon korogeer ole choche aib kwoyotet, anan ko yon kokeleon awektaa. Awektoi anyuun TV inotet i,amun miten kit nekikonoon nekekuren warranty .Neimuche kewolwon kekonoon tv Ake neleel ngot kosib komee komobeek kenyiit agenge. Yon karait yotet ororchini, chito nekioldewon olenyii kimeita onoo, amwochini olenyini komee TV ,ngot ko moibooru anan kot klmotindoi soutiit.

Yon miten tuguuk che koal kastomayaat, ak kakomach koowek. Kit netai neoyoe ko atebseen amune sikaikomach kowek tuguukchotet chekoran koal I,kitage neomwochini ogere amune inotet angot koyoome kei kowek anan moyomegei. Ak nesire atingyii alenyii yon kakial tuguuk kastomaayaat komonyolu keweguu, ak nyolu komiten kit nekokinyoonyin tuwan neoldoi ak nekoole tuguuk. Motin kalian komokiwegu tuguuk che kakial.

Kit neyoe olik chechang koboishien credit card ko kit neimuch kolipanen tuguuk online anan soet. Koboishien credit card inotet i.Kitage neyoe biik kocham missing ko imuch kolipan tuguuk chechang, ak much kosom okot besendoo anan kolipanen chito besindo Nebo credit card. Kitage neyoe bik koboishien credit card, komalasima iwe. ibeicheru rabinik en benkii, yon itinye credit card koimuche kityok imwaite tuguu k che keal ak ilipanen tuguchotet

Yon karanai ole karalipaan tuguuk konyil oeng, ak amoche kewekwoon rabinichotet chekalipan konyiil oeng, ko kit neoyoe abortoi kit neibooru kole kaayai Iman kounoton. Ak ngot kolipanet nekoliponi ko koboishien simoit abortion message inotet, aborchi chito nekooliponyini. Kitage kora neoyoe, asomi en konyiit ak amingin key kabisa, en chito nekoyokyii ak amwochi olenyiin kalipan konyiil oeng, ak asome anyun kewekwon rabisiek chotet

Yon miten tuguk Che amache keibwon agoi Ole ami koagoitoi direction nebo oret ne mongu agoi Ole amii aarorchini Ole bunu oret ak amwachi alenji Imuch kobun ne kot komiten karit nekebunu neteteu arortoi alenji ibe kasarta netian agoi yotet Ole kiibunon tuguk ak yeityo anyun alei amii oret ainon ateleli ogonye tuguchotet anan nyorton ano agonye tuguchotet

Yon kobiir kastoma komoche konai akobo kot komukoksei konyoor besendab rabinik en benkiit, ko kit netai neomwochi alenyiini nyolu kotindoi kit nekikuurren kipandet i.Ak nyolu kotiem inendet ngalechotet Bo besendoo ko inee chito nekomokyingei rabinik. Kitage neomwochini, olenyini kit nemakat ko kit nekikuuren bank statements anan ko statement nebo mpesa. Ngoliot akobo mpesa, atingyiini kora olenyiin nyolu komwa chito amune asikobiit komach rabinichotet sikikochin besendoo. Kitage kora neomwochini olenyini imuch kobwa biik ab benkiinotet konyon kochegen anan kochigil tuguuk chemiten gaa chetindoo chichotet sikoron ndo uitu kimuche kelipanen besenotet tuguchotet. Nyolu kotindoi chito tuguuk cheu tugaa anan ko ingokenik tuguk chekibai en gaa. Kitage kora neomeochini olenyini nyolu kotindoi tuguuk chekikuuren guarantors anan biik cheimuch kesir koik baorinik.

Kotunisiet en kaplimek kegere KO igortoo neo missing, akyon kakoit anyone igorotet komiten tuguuk cheisibii limek. Tumdab limek, kiyoe anyun igortoo newoo missing nekiboiboenyiin biik, ak kiomis kiam amitwogiik tugul chemiiten. Kiyoomisie kabisa bik, kiboiboendos ak yeityoo ketoesoo anyun. Ak Nebo let anyun kinaam kecher biik chekoboo kotunisiet kichere keleinyin koik biik chechoton anan cheititootin, anan komuitechi gee kora en kot ako nesire ko sikotekisgei ako konyitgei

Bikab emachensi anan ko ingikochii alert sainotet ko kakoit ngamun ingen kole chito nekobirtoi koomuch komiten olengoi, chokchi kabisa koyoogu toretenywan, en chokchinet. Ak ngot komiten tuguuk cheyooche keib, kokabut emachensii nekalaal kot, anan ko mi kit nakakibeel. koibu tuguk chekikuren fire extinguishers .Bwone anyun asikobiit Komis maat, ak yon kabiit kora koimutiet newoo, kou achali en oret yon kabiit nyosutietab oret ko sanasana, kebirchin bik ab emachensi, chenomege ak ng'alekab oret chechotet kochebo Red cross. Koen kawaida, koyoogu toretenywan i,sibkoituu ambulances akoit ingunon takitariek cheimuch koyoochibiik first aid, komakimut kobaa sipitalii.

Sipitalisiek eleo chebo kokwet, komotindoi emergency .Kit neyoe komotindoi anyun emachensis ko angamun motindoi certificates cheomotiin ak monyoru takitariek Che even, cheimuch inyon koyaai emachensis ichotet. Kit neibuu nitet konemotindoi book ng'omnotet i,neyoche koger kole yoche komiten facilities en sipitalisie k chotet chebo gaa chenootin KO dispensaris

Tindo boisiet tienwogik ii en atebosiek kosipke ak tienwogik che kityieni kotoreti biik anan inete biik tuguk che chang. Miten tienwogik che keboisien si kecheren biik anan kineten biik atebet ne kararan, alak koboiboite biik, alak keboisien kityok koeg konetisyet eng bik che kose tienwogik chotet. Lelestab borto kora kotindo boisiet en atebosiekyok. Kosupke ak ne, elekalelestan borto nebo chito koboru atebetab chito. Mite lelesta nemanyalu ago miten lelesta nenyalu mising. Nan inyoruch, chito kandege tuguk che manyalu cheu chegarut chito bogoi serut ii anan korutkei miising, komanyalunot notet ak notet kobaru atebet neya.

Ayooni ole otindoi akilit ak amuche atoret chito nekamyaan. Amuche okochi first aid koroong, komaakibaa okot kecheng kerichek, atindoi akilinitet amun kiranetgee missing komonutiet ab kesich ngomnotet notet. Kiranetengee missing soet nekikotoreton am kirokeer ale myee missing atindoi ng'omnotet note neomuche atoret chito nekamyaan akochi kit nekikuuren first aid komaakimut kecheengchii kerichek.

Kit neiboiboitoon rn kokwenyuun ko chaik chekiketoo cheboo Sacco, toretech anan iboiboitoon chaichu kosiibgee ak neeyon tesetai chai chutet I,kowo missing tiendoo neketienii. Woi kabaibaitetab gee ak ngololchinet nekingolochingee bik akobo sobet ak kemwochingee .Agere koboiboitoon Niton missing en kokwenyun ak aboiboinyini boishooni.

Oret neosoisoen kastomayaat neimuch konereche missing kosiibge ak yiet nekokiet tuguukchwak. Ko asome nyoetabgaat kabisa alenyiini konyoywech gaat ak makoyooksei kokeny kit neunotet. Kit neisiibu amwochini alenyiini wendii kikeronee tuguuchotet, chekokiwech awech anan ko tuguuk chekokiboos en tuguuk chekokaal. Amwochini inendet alenyini motkosich kong'unyng'unyet agetugul ak ingomuita kityook kokonech taem neyaamat sikobiit kimuch anyun kikeraan tuguuchotet. Amwochini alenyiini awendii okot otesyiini tuguchotet, sikonai kole komon otindoi kit agetugul neyaa akobo inendet sikai keboos tuguuchotet. Asoisoe anyun ak amingiin key, ak aigu netinye tekiistoo akomwochi ak yeibatatai anyun yon koromwooichi, ak yon korokochi ngolyoot akobo ngalechetot agere ale kaititaa tuguchotet chekokaal kastomayat kounotet.

Yon kanyo kastomayat kwal tuguk ii ak yon kogoi anyun tuguchotet ii, kogere kole chang chepkondok che kaluban kastomayatndenotet. Ko kit neayoe aarorchini kabisa alenjini namege beisiechotet ak tuguk che kagoip. Amwachini alenjini tugul che kakwal ii ko chang mising ak tindo quality nemi barak. Amwachini anyun aleini tuguk che kakwal ii kowendi kogoi, kokwendi kotoreti anan wendi konyorunen keljin neo mising. Amwachini kabisa aleini makialdechini eng beit nemiten barak kopaten aaldechini chito tugul kotienge kororonindab kit.

Kit neoyoe yon konyooru, anan kanai ale miten ketitab sitimet nekoolul, ko kit netai ko abirchii bikab Kenya power .Amwochini alenyini koluul en anoo, asikobiit koroi icheket akobwa nyon kochegen anan kochigil kole tos nee kit nekoyai ketitet koluul ak koistoo ketot tet, kosiibge ak neimuch koyai bike chebune yote kondee maishanenywanet oleng'oi. Okoini kabisa chokchinet olenyii kochok, sikobiit kobwa kochob ketotet asikobiit komangeem bik chemiten komenyee enyotet.

Mokekose missing tienwogiikab kipgaa betusiechu, amun mokotindoi konetishiet nekararan. Inyooru tienwogiikab kipgaa betusiechu kotindoi ng'alek chemokikose okot kekas ak lakook chemengechen. Inyooru kotieni biik che mengechen tienwogiik, chemokikonyee kekas akot indomiten ak bik chemokinyiit. Konoton amune simokokosoksei missing tienwogikab kipgaa amun mokotindoi konetishiet neniin.

Kit neyooe sipitalisiek, sikomwochi biik ibakopimankee akobo Hiv, konyoolu koyaai barasaisiek anan tuyosiek en kokwet anan kokwotiniwek. Konet biik komonutietab kenai akobo tililndob gei nebo bortanguu, missing ko konai chito kole Kankakopiman get chito akonai kolemotindoi myondoo notet nenaat ko HIV.Nyolu kogiil biik kabisa koba kopimankei akomwochii kolenyii yon konyoor akot chito, anan ingenyoor chito kotindoi HIV, komo mwisho nebo sobet notet. Ak miten anyun kerichek cheimuch konaam chito kwam akkomuch kosoob.

Yon agere menye tupchenyun ne mingin anan kowechawechi rapinik ak komenye en besendo kokit ne ayae asame ketepngweny ak inendet ii ak angalalsechi inendet agobo kamanutietab kepangan rapinik ii anan kesich kit nekiguren tegistoab rapinik. Ne naat ko financial discipline. Kit neyoe anyun chito kogonor rapinik ak kopangan konde ngweny panganityik olepaisyoitoi rapinik ii ak komuch kogonor anan konde savings account nenyinet nemuchi koboisien rapinik chotet en tai yonmogotindo kiy.